Ni koripset ab kiyagik che kiguren kecherik. Ngimoche anyun iyae boisioni bo ripset ab kiyagik cheu chuton, itegini kot ak i pcheapchei, yoton anyun yekepcheapchei igerchini kechirek ole terter kotienge: mara che kwesik, mara che mengichik, chebo arek, ak subenwek. Iger anyun terter koamis koterter. Kobokoruiyo tugul lakini koagetos ko terter.

Ni ko kobotishietab segemek chechobe kumiat. Ingimoche anyun inaam segemik sikochobuun kumiat itekyini moingoonik, yetekchii moingoonik anyun komeny. Yeityoo anyun kochob kumiat, Bo komonut keyai boishonii ngamun isikchini gee kumiat, kiboishien kosakitian oleeoo. Kora kiilen makatinik, much iam en gaa anan indinyooru chechang ialdee

Ngoraik chebitu eng soket nguni ko terter, tigei , mi chebo murenik, mi chebo kwonyik, mi chebo lagok, mi che tibik, mi chebo werik. Fashonit nemi nguni nyun ko chekikure mami jeans eng longishek. Mi kitenge kora, kout anyun eng kwonyik. Ko murenik koni anyun khaki jeans akomi kora shatishek che mormor chekararan che komong eng sokoni.

En puchaini agere paraisit, indoker anyun parasiini koboishietab ripsetab paraisinik abwote ale manyumnyum. Ngamun matatian kenyorunot en korotinwek chuchok mi bik chemotinye mbarenik cheechen en oleterter ak emetinwek ab sang. Toguu kole woo ripsenyiin

En pichaini agere biik che murenik, ak agree tindoo Ng'amiok chekabwa konyon koe beek, bo komonut keyai boishoni Bo ripsetab ng'amiok eng emotinwek Che yomiotiin sikotoret icheget kolochi mosigisiek ak kolochii beek .Kora en korotinwek Che yomiotiin ko ripsetab ng'amiok kotoretii eng ngalekab chegoo ak bendoo.

Lonyee beitabtuguk anyun en kasaritok. Ngamun kolany beitab mwanik, kora kon kesoman bachet oin, kokites beitab tuguchuton. Ineni kokolany beit, kesaa kityok kele tamanan koreng en tai olon, kochuchut beitab mwaita.

Keswekab hybrid ko kororon ing minsetab tukuk ngamun imongu inendet tukuk cheu bandek che echen, kora matanamei miondo keswekab hybrid, kora ko uui komeiyo yo kabetyo ropta eng kasarta ne kitikinyet, ineni anyun kanetin alechin ngimoche ial keswek ial keswotab hybrid.

Eng pichaini agere ndaret nee oo, eng kutitab ndaranitak ii komiten ngokiet nee oo kakolukui indetet negit kokes kulukui kong'et kelyek, ndarok cheuchutok anyun ko yachen mising, ngadan ame kora um kiagik ak ngokaik ii kosuse pich kora ako tindoi sumu, nyolu anyun keripkei eng kokwotunwek chemito ndarok.

Ngoroik che kikisir komi beit barak kosir ingoroik chemakisir, ngamun chekikisir komi rangik che kesire, mi kora ngalek ab design, ne kedesainani tukuk che kisirei. Notok anyun sikomi binyi barak kosir chemakisir.

Tom koit anyun karinyuny isuzu ne koilipan kitigin. Kandan imache kewegun robinik, ko kakere ale kaikai igeny. Kokoit anyun karinatak kokinde melit eng pitonin. Makoibei kasarta neo koit karinatak nyuny. Ngot awegun rabinik sitau kora ipir order eng chito age kochelewni kosir nenyundet nguno.

Chu ko kororiik chebo toritik che echeen, kororikchuton kobiitunotin en olinyoon ngamun chang toriitik missing, kikwootii anyun kororiik ab toritik asikechoben tuguuk cheu kofiok chekioldoo. Kora kochoben lagook ab sugul tuguk chekiurereneen chebo utamaduni.

Aaldoi avocadoisiechu siling konoom agenge, mi kwong kole amune si koik siling konoom, avocado chu ko chon crafted ,chon anyiny en oriit akochang mwaita.Me kere okot Ile toldool inendet missing i,kora ko avocado chutok komakinyoru kokaam toriit

Chu ko kumiat, kumiandani anyun ko mi aina Che teeter, mi ne leel akomii ne birir. Kumiat anyun ko kararan ngamun kiboishien koik kerichot, kora kionyinyee tuguuk cheu okot chaik, ako kora kiilen makatiat.

Uui anyun ngit komachei jastomaiyat kewekchi tukuk komatinyei risitit. Bo kamanut kekonor risitit, ngamun ngotkobit ng'ala che much imache kewekta tukuk koba tuket kokoromitu. Maiyanaskei tukuk chematindoi risitit eng tuket

Ngonerech customayat akobo kakaetab tukukchik, amwochini ing mutyonet ak asaisai ak amwochi amuneisiek che koyai kot kochelewonyo tukukchik, asoisoi inendet ak alechi ngot komukak komakeketyini kokakee tukukchik.

Ngotko maboiboichi kastomayat safises chechoket, ko kiit netai, kegeere ke kegeer safisies checho kiit neu, ngotko mii ingwony kegeer oor nekimuch kekany kobwaa barak safises checho sikoboiboichin biik. Nebo aeng, keiti anyuun kastomaek chuto ake arorchi kiit nekokeyai sikewal safises checho koityi ole makchindoi icheket.

Ni ko kabatisietab um taritik che kikure terkekinik, terkekinichu anyun koma sirekekiy ak ingokaik, bo kamanut kerip terkekinik eng gaa ngamun logu mayaik ichek che chang che imuch keam kora kwanyiny bendonyi much keeny olometinye ngokiet ne eenye.

Nekere engyu kekure jikokoa, jikokoa anyun ko maame makaa che chang, ngiker akot olekipanganchin makaa ko mining, kora kocheru maat ne oo akolale koekeny, ko nguni anyun koribun makaikuk asimachakta, ye imache ilaal ipongonchi barakyu anyun makaa yu ikere, korok ii inguiyunyi inde anyun kartasisiek ak ilaal, ye laal anyun sikiringung nebo jikokoa imete ing sang kolal kot ko biririt, korok iip anyun kwo go ipichobisie.

Netai, kokotebi eng oret nebo tililindo sikorib chametabkei nebo sabet. kora koam amitwagik che tililen ako che techei borta. Nebo somok kongokas kole makararan borta koba bike cheken icheket eng sipitali. Komuch anyu korib chametabkei nebo sobonwekwai.

Sikomuch biik koriip sopet konyolu anyun koripkei eng nyasutik cheu chebo kariishek, kekweri eng oret nekararan, koripkei biik kora ama ee tuguk cheu maiywek chemo kararan. Kora, koriip borwekwai amabaa ako walawali biik chemengindos tugul.

Eeeh aame vitamins chemi ingwek ak logoek asi amuch ariip bortonyu , kokirindaiwa mianwokik asimait amianamian koea kotechak borto ako kimiit samuch ayai tugukchu chebo kila betut.

Achame kenyaya eng sipitali kosir e g gaa, ndamun eng sipitali ko takitaryek ko kisomanji anyun mianwagik che ter ter. Kisomanji ngalet ab kayaiset . Chepkerichek Chebo gaa komasomanji ichek ng'alek chatak . Kora eng sipitali ko kerichek chekikonin, ko kikepiman kele yamegei ak mianwagik, kora kikepiman kele kiamei chetiana. Chebo gaa kekonin kityo iee mapinanatin.

Eng kokwet anyun koni korotwek che ter ter chekenamtagei. Agere ale mi kora komi koroitab ukimwi. Kora komabetei miado chekinamtaigei chebo bich oeng chekamenyis tuwai. kit neyaei anyun bik ab health eng yundok, konetatei bik akoba ole tebtai komie simatestai koleta gei mianitok.